Ũrĩmi ũyũ wanjagia na mĩharĩrĩria mĩnene mũno rĩrĩa rĩ rĩa mbere. Hĩndĩ ĩrĩa magetha magetha ma hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, nĩ manjagia na gũcimba mĩgũnda ĩyo nĩguo ĩharĩrĩrio kũhanda rĩngĩ. Gucimba gũkũ gũthiaga nambere hĩndĩ ya riũa. Gwakũhĩrĩria hĩndĩ ya mbura, andũ nĩ manjagia kũhanda. Makahanda mbeu cihandagwo ĩgĩrĩ ĩgĩrĩ harĩ irima, nĩ ũndũ wa, nĩguo kuongerera ũhoteku wacio kũmera wega. Wa kerĩ, mbura yanjia kura mbembe icio nĩ cianjagia kũmera. Cimeraga kwa ihinda rĩa mĩeri kenda nĩguo cigakorwo cii hakuhĩ kũgethwo. Cioma nĩguo cigethagwo, na no cirĩo nginya citarĩ nyũmũ bado.